Ici nĩ irio cia thamaki irĩa itũmĩkaga nĩ arĩithia thamaki. Irio ici nĩ cia thamaki nini, nĩũndũ nĩciciteithagĩrĩria gũkũra, ona nĩngĩ kũgĩa ũrĩtũ thĩinĩ wa mwĩrĩ . Irio ici ciĩkĩragwo thĩinĩ wa matangi kana marima ma thamaki.

Ĩno ni ndinoho ĩrĩa ĩrarekia matumbĩ. Ndinoho ĩno irekagia matumbĩ tĩri-inĩ mũigũ nĩũndũ wa kũmagitĩra. Ndinoho ĩmwe no ĩkorwo na matumbĩ hakũhĩ igana rĩmwe na thutha wa wiki cigana ũna matumbĩ maya nĩmatuĩkaga ma gũtũrĩkio, na magaciara tũtinoho tũnini.

Ndĩreciria ĩno nĩ center ya gũteithĩrĩria andũ arĩa makoragwo makĩhũthĩra ndawa cia kũrebia matekũhota gũtigithĩria. Nĩmekũhota gũteithio kũrũnga mĩtugo yao o na ningĩ gũtarĩrio maũgwati marĩa monekanaga thĩiniĩ wa mĩĩrĩ yao hĩndĩ ĩrĩa megũtũmĩra ndawa icio.

Wa mbere nĩgũthikĩrĩria mateta make, na thutha ũcio kũmumĩriria kana kũmũigũithia atĩ mũrigo wake nĩũgũkorwo ũkĩoneka, thutha wa kũmũiguithia, ningĩ nĩkwambĩrĩria mĩhang'o ya kũmwethera mũrigo wake, na kũ hakikisha atĩ nĩawona.